Ole ataundai alipan besendo ne nyun nebo toretet ne kikitoreto asomane akoboishen en tukuk ap koot amiten en sukul koeni ana yon karichop kra pin koimuche ngoporei kisirin kasi ko inome serikalit kotile rapinik en konorwet ng'ung' nebunu ropinik asikonget kolipan helb inoton akopos denit nekikatoretin eng kasarta nekimokchinike eng toretet kora yon imoche ilipan kotomo akot isich kasit komiten ole ilipondoi asi inam.

en imaan iih temiik chebo kaonti nebo Kajiado koteme imbareet neoo kot mising asikoborjigee kogees tuguk chechang ago en iman iih koimuch kigotuyo gee temiik en kaonti initon ak kochob ak kobangan ngee sigobiit kotoret serkali, kora komiten biik ab kirakacha chetinye ofisit nywaan neimuche kotoret biik cheteme imbaronook cheechen kot mising konyoor kamuget nebo koges tuguk chechang en imbaronik choton, ko niton ogochinii kosibuuk kobiit kotoret serkali biik en,,

En ureriet Nebo hockey ko mbiret nekichesoni en hockey ko imbiret neui nekikweren ketit Neu Nebo chumoyot ko ba kamanut kilach tuguk cheimuche koribin asintakwerin itere bolit Nebo imbaraniton ko maimuch koumisanin so ba kamanut kot mising ingilachasikobos umianet ab borta ak yekakobos umianet ab borta kobose rabinik chechang chekateibe inyaen gei koraa Koba maana kosich Chito borta nekim asikotestai kochesan kemit niton Nebo hockey koraa?

Baishet Nebo bik chewalu en kutit neterter Yan amda pasta KO bik cheiguitos akoba amdaet ako tareti bik chebo kutuswek alak amun en kanisoshek chechang komiten bik chebo kutuswek cheterter Ara Chito newalu en kutit neter ak neter kotareti bik konyor ngaliat ab kamuktaindet nekaba betutu noton ago tareti bik korÃ a konyor anan konam kayanet akobo kit nemache

Aliet Nebo bandek en indonyo kongeme chemungarainik cheyaldoi bandek en Beit nemii ngweny kot mising nemakinyorunen akot baita en kasarta neon akongem chemungarainik alak Beit Nebo bandek yanganyor bandek chekyoldoe kokakibute en imbar ko Alen Beit nemii ngweny koraa kit nengeme aliet Nebo bandek ko yamuren bandek kosase bik akoba kwal chetililen Ara kokangem aliet

En iman yonkagituye ak chorinok chechuget kiyemii kengolole ngalek chebo kamanut korong kotketar ak yekaketar kengololi ngalek kiwoen gee yonkagiyem kotkibur kikagen komamii kiit age nebo kamanut netegengalolen kinome kiworigeekijoe gee akemwoe ngalek kab demisiek tuguk chemotoretech kot missing anan agot kekolengee lakok kebore agot demit nengung kotui kounini motinye surait ago ne kararan lakini kongalek chebo jokes ichochon

En korik chebo rapisiek kogere kole koisib biik che tononchin korik choton ngatutik asigorib rapisiek ab biik kou bengisiek cheechen chebo emenyon komiten biik cheindochin agot koribe ngatutik chebo kambunit noton asigobiit koribchi biik rapinik che kinde konorwet notet asiyeit kasarta nemoche koboisien kowendi chito kiit nekimwachi kokaisub agob kanemunet ab rapisiek

En iman koinotuye ak kwanyik anan kobososiek konyokoren inongalal ogere gee togoch missing kosir murenik amun kibitunen nyokoriet imbaret netai nekigoinde kiptayat muren ak kwony asikobit kotoret gee arakilel kwonyik kot missing kogochi biret koberberekitun akosich kaweisiet en olan tugul manyoru agot ingufut neu bebo murenik en kasar agetugul yemiten agot en aldotugul